Toreti mising ng'alechu biik ak eh kokwet komukul eng ng'alekap mung'aret. Ikochin mung'aret kotestai komie akokonoptoi sopetap biik eng kokwet. Nepo aeng kokochin biik kosich kabwotutik chemiach akopo boisietap chepkondok.

Nepo tai alechini kodownloden appit nepo Equity bank eng playstore anan ko appstore. Nepo aeng alechini kochil olikikisir register. Nepo somok eh konyolu konyit details chechik kou kainet, kenyitap sikwet, eh nambarit nepo eh kitambulisho, ak account nenyi nepo Equity.

Nkarer ni abwoti rutoito. Bwone biik chechang mising eh chebunu koloo ak biik chenekiten kobendi lekemetap Mt. Kenya. Lekemet neo mising eng Africa eh kokerchinkei olete eng koindo akokere oleu sobet kere oleu eh emet eng Mt. Kenya amu lekemet neo mising eng Kenya ak Africa eh nekonu en nekonu kobwa toek chechang mising kokere oleu sobet eh ak tiong'ik chemenye Mt. Kenya.

Nepo tai alechini komwa chepkondok tukul chenyoru eng kila arawa. Nepo aeng alechini komwa tuguk tukul chenyolu koal eng kila arawa anan ko tuguk chemokchinkei eh eng kila arawa. Nepo somok alechini koyonchin chepkondok chenyoru eng arawet ak tuguk chemokchinkei eh eng arawanoto. Nepo ang'wan anan ko nepo let, alechini koker olekapoisheito chepkondok koker nkot kayai kit kekakatet.

Kit nemile bich neakere eng yu ko; ah netai ko chepyoset neo nesirishei anan ko nesire ng'alek chetesetai. Nepo aeng ko chepyosok cheosen cheakere. Mi ake nenome chepkondok netieme koit chepkondok amu atkan kora kenken kele biik cheosen komemuche kosiris ako memuche kora koit chepkondok eng oret nenyumyum anan ko oert nepo chokchinet kou biik chemenkech.

Komonut neo nebo boishet ab huduma en kokwet ko torotet ne toreti biik, yemache biik toretet agetugul kobun serekali kobendi huduma center nenegite ichek si kobit koteb ki agetukul netinyeke ak sobet nywa netinyekei ak registration agetugul sikobit konyor toretet puch amu huduma center kotoreti biik puch manyolu koliban biik sikobiit konyor toretet

Boiset neo nebo mpesa kokotaret biik kowal chepkondok sait agetukul, netai kobiik chemeche kowal chepkondok chemi en cash koba mpesa kokochin chito neboisei eng mpesa cash sikobiit koyakchi chito neboisei eng mpesa chepkondok ko ba mpesa, nebo aeng kobiik chemeche chepkondok kwak chemii mpesa koek cash bichotok koyakyin chito neboisei eng mpesa chepkondok eng mpesa atye kekochin ichekei cash

Ngaker ni abuoti biik chemeche kokonor chepkondok kwak eng sacco ak biik chemeche kosam chepkondok kora eng sacco, sacco kotareti biik kosaven chepkondok sait agetukul kou mwalimuinik cheinetishei komuch kosaven chepkondok kwak eng mwalimu sacco biik che Kenya power komuch kosaven eng Stima sacco. ngii saven chepkondok kochamun isom loan sait agetukul amuu ii member nebo sacco fulani

Kit netesetai eng yu ko mi biik aeng'u chemi ofice cheu kwondo ak boiyonyi chetieme konyor toretet kobun chepyoset nemi ofisinyi. Eh imuch ko toretet nepo olekiboishetoi chepkondok anan ko ng'alekap savings anan ko toretet aketukul eh neimuch konyor chito eng ofisit flani. so Kosupkei ak kaborunet eh kobun toketap eh kwondo nemi ofisini akere ku yo kakoitchin.

Po komanut simet eng biikap kokwenyu amu simet kotareti eng ng'alalet amu imuchi kong'alal biik eh chemi tokwek cheterterchin. Nepo aeng kotareti simet ng'alekap M-PESA transactions. Imuchi koyokto chito chepkondok ak keyokyi eng nyumnyumindo. Nepo somok kotareti simet eng ng'alekap eh tarifa nyorchinkei chito tarifa kobun simet ak koker kit netesetai eng emet eh sait aketukul.

Ni ko appit nekikure Tala. Tala ko mobile app eh neikoito loan eng biik alak tukul eh cheimuchi konyor loan eh sana sana ko chito neimuchi kobor kole imuchi kolipan loan ichoto. Eh so nkot kochomun eh kokonin loan akokonin limit ne eh neimuchi ak kasarta nemakat ilipan loan ichoto. Eh nkilipan loan ichoto eng kasarta nemakat eh kokonin kora anan kotesun limit.

Ngager ni abuoti akwoutik cheibe polishek cheaye boiset eng oratinwek koro kole kosub ketik ab karishek ngotutik chemogatin eng ketet ab korishek kou lesenishek, matkokweri karishek eng speed nemi barak anan matkoket karishek ye kakoeik icheket maiywek kakwotik chu kotaretech eng ngalek ab korinda ,achali anan ki agetuluk nemuch kayaak eng oratinwek

Nkaker ni abwoti tuguk chechang. Netai ko kandoik chekilewen biik sikobit koyai eh boisiet eng serikali. Nepo aeng ko eh sukul eh, mwalimoinik chepo sukul cheinetishe eng sukul eh cheindochin idara mbali mbali ak kondochin eh kandoindenwa neu prinsipal. Eh nepo somok ko kampunit fulani eh ne neyoe boisiet netikchinkei kit fulani eh ko pichu ko biik cheyoe boisiet eng kampunit akenke anan ko serikali anan ko sukulit.

Amoche boisioni amu kono digital savings account eh anyorchikei interest eh kila petut amanyolu awo ofice anyoru eng simenyu eh so amoche boisioni kararan amu manyolu awo ofice manyolu ah atinye kasit. Anyoru kityo eng simenyu sait aketukul ak betut aketukul. Eh so kerenyu akere kokararan ak ah ak amoche boisioni mising eh nekonu equity

Ngager boisioni abwati somanet amu agere konetindet nemite tai ak kipsomaninik ee cheisupi kanetutik. Mi kipsomaninik chesirisie komi alage ee che epeit tuguk che mwae konetindet nemi tai.

Boisioni kobo komanut mising amu netai kokochin chito kosich nyiklanatet yen'galali ak biik, yeng'alalchin chito koororchin akopo kit flani kokochin chichoto nyikanatet koleta kit anan koleta lokoiwek eng oret nekararan. Nepo aeng kokochin ng'alalet neng'alali ak biikkolititit ak kokochi koleta logoiwek eng oret nekararan ak oret neimuchi biik konyor lokoiwechoto komie.

Sendwave kochomchin biik chemite pitonin koyokyi biik chemi Kenya chepkondok sana sana ko biik chemite USA amu ni ko mitune USA so eh chi aketukul nemi USA komuchi koyokchi chito nemi Kenya chepkondok kobun sendwave kobwa MPESA nenyi direct nemonyolu kwo chito penki sikopit konem chepkondok chekakiyokyi. Sendwave ko mie amu imuchi konyorchikei chito chepkondok eng MPESA ne manyolu kwo akoi benki.

Boisioni konaat missing en biikab masaek anan masaek eeh yoe boisioni kong'etege ibinda akenge akoi ake, yoe missing sikobit kobaibaike eeh nepo aeng koyoe sikobit kobaibai toek cherutochin komastanywan sikobit konyorchike icheket chepkondok chetoretekee en sobetab atkan tugul.

Boisioni keboishe mornokap ketik chekikoyomyo eh ketit akenke imuch keboishe mornok karibu ang'wan. Eh kilulolume mornochu eng tabanutap minutik sikobit kokochi minutik eh konyor ripset nekararan eh kirindoi simanyor ng'emishet kobun tiong'ik anan ko biik sikobit komong eh logoek eng oret nekararan.

Netai kendoi asista. Kendoi asista nekit betusiek mut akoi betusiek tisab eh sikobit eh koyomio akoi ipkotuit mortet nepo barak. Kendoi asista sikobit kobesho beiwek ak eh sikobit koyam mortet nepo barak eh yekakoyomio eng asista kendoi kiy neu kuniet atyo kepiropir sikobit kotabankei mortet nepo barak ak beiwek chemite orit. Noto ko eh oret akenke nekimuch keboishe sikobit kechope korotwechuto.

Logoechu kekole mising eng kimaswek chenekite ainet anan ko kimaswek chenyoru eh ropta neo mising amu masoptos eng kimasta nemami ropta. Eng kokwenyu kekole mising eng kimaswek chenekitchin ak ainet sikibisi eh ako sait aketugul kora konyolu konyoru beek sikopit kosich logoek chemiachen ak kosich eh afya nekararan.

Yu anoe kitunguik. Keboishe kitunguik eng chopetap amitwokik mbalimnali kou ng'wek, kou eh githeri ak amitwokik chechang. Eh nekit amitwokik tukul chekisusi keboishe kitunguik. Ikochin kitunguik amitwakik kosich eh ladha nekararan akokochi kosich kora eh harufut nekararan nemie yekisusi koboto nyanyek ak viungo alak.

Nkaker boisioni abwoti kolsetap kitunkuik eh chekyoldoi amu akere kochang mising. Eh kitunkuik ko akenke eng viungo chekiboishe eng kasusetap amitwokik mbali mbali eh keboishe koboto viungo alak. Eh kitunkuik kokochin amitwokik kosich ladha nekararan ak kokochin kora kosich haruput nemie. Eh ni ko akenke eng eh amitwokik anan ko kit nimuchi kokon chepkondok.

Kit netesetai eng yu ko nekikure eng lukaitap chumbek polyculture polyculture ko eh kolsetap eh minutik eh cheterterchin kou chetoku en pichaini ko:Kobochek, kitunguik ak spinach. Eh ni ko akenke eng eh ortinwek cheimuch konyorune chito chepkondok eh kobun eh minutik cheterterchin akokochin kora mbaret kosich eh rotuba nekararan.

Ni ko tarityet neo mising eng ulimwengu komukul nekikure eng kutitap chumbek ostrich. Ni ko tarityet eh ne memuchi kotariren kou eh taritik alak. Ni ko akenke eng taritik chememuchi kotarirenso eh ako akenke eng taritik eh cheireu eh toek chebwone nyokokere eh taritichu eng kimaswek chechang eng Kenya kou Maasai Mara.

Ni ko paipayat anan ko paipai Eh Keame yekakorur mising, yekakorur ipkwek mayai mortet nepo barak ko kakoyam keam. Eh nepo kakorur ketile keboishe rotwet atya keisto beiwek chetuen chemite orit atya keam anyun eh kimasta, kimasta nemite orit yekakeisto beiwek, netinye sukaruk cheanyinyen mising.

Nkaker ni abwoti akenke eng ortinwek chekiboishe eh kesut eh minutik eh sana sana ko minutik eh chechang mising chemeimuchi biik kosut ak eh oret nepo kawaida. Ni keboishe eh mising eng kimaswek chekole bandek chechang mising kou eh Transnzoia sikobit eh kokirinda eh kutik chotok chenome minutikap bandek ak minutik alak.

Eh tuguk chemile biich cheakere en yu ko itik chepo tiong'ichu chekekure nguruwet, nguruweshek. Eh itik chetonondos , nepo aeng ko olekikiyaita saruriet eh nepo tionyi. Kikyai en oret ne inekei nemile biich. So tuguk chemile biich en tu ko itik ak saruraik, nkeke ak kutit.

Nkaker boishoni abwati pilipilik. Eh pilipilik ko akenke eng eh viungo chekiboishe eh eng amitwokik. Pilipilik kotareti eng eh kokachi konyek kokerto komie ak kokachi konyek kosich eh afya nekararan. Toreti kora pilipilik kokachi amitwokik ladha nekararan, akokachi kwanyinyitu kot mising. Eh boishe eh biik pilipilik mising eng amitwakik eh mbalimbali kosubkei ak eh makenwa.

Ni ko baetap ngokaik chechang. Tuguk aeng chepo komonut eng baetap ngokaik ko makat kotinye kot nekararan nepo aeng ko tuguk cheboishe eh yeamishe. Netai ko olekindechin amitwokik nepo aeng ko olekindechin beek eh simabit eh simaburuchkei chafuk ak amitwokik ak beek amu ngokaik komoche tililindo nemi barak. Nguno kopo komonut mising kobit karichoto chikeboishe eng eh baetap ngokaik.

Tukuk cheamakchinikei eng baetap kiplenkonok akenke ko kot. Makat komi kot nekararan nelalang neruitos ak eh kot nebarai kora neimuchi kourerenso. Nepo aeng ko karik chekipoishe eng paet eh olikindechin amitwokik sikopit eh kopit tililindo nekararan ak olekindechin beek. Nepo somok ko eh boroindo. Makat kotinye boroindo nekararan neimuchi konyorchikei amitwokik kora eng nyumyumindo.

Kit neakere eng yu ko ng'wek chepo aina chechang. kou sukuma, spinach ak kabichek. Eh ng'wechu kotareti eng eh tuguk oeng netai ko mung'aret. Yealda chichi ng'wechu konyorchinkei chepkondok eh nepo aeng ko boishe ko amitwokik eh yekio ng'wechu koboto amitwokik alak keboishe eng eh amitwokik chepo eh atkan tukul.

Ni ko mung'aret nekiyae simet eh imuchi chito ko odan tuguk eng online atya kolipan ak simet eh eng kampunit neu glovo sokobit keipchi tukuchoto eh chekaodan kopa ole mi inendet. Kit nemakat ko eh kobit ng'alalet nemie eh eng chito neale ak chito nealdaishe. Nepo aeng ko makat koro chito kolipanchi nambarishek chekakikochi eng oret nekararan sikobit koitchi chito nealdoi tuguchoto.

Eh ni ko eh mosonkik. Mosonkik ko minutik chekiboishe eng chopetap eh kimiet, ak muserek ak tuguk alak. Kolsetap mosonkik ko kerke ak bandek, eh kikole kou bandek atya eh tofauti kityo ko kesisyet amu kimoe koyomyo nakakoyomyo kende kiy neu kuniet atya kebor asikobit kobesho beywek chepo orit ak mortet nepo barak.